Ũyũ nĩ mũndũ aratua kahũa, na kahũa gaka nĩ gũthurwo gathuragwo. Mũndũ agatua kahũa karĩa keru, karĩa ge ga colour ndune. Agatiga karĩa gatarĩ keru na karĩa ka black getagwo kana karĩa kairũ getagwo mbũni. Na ũndũ ũyũ wĩkagwo o kĩmera, tondũ kahũa nĩ gakoragwo na imera, na no mũhaka, kana gaka keru he kũrĩa gatwaragwo gĩthĩi-inĩ ũgatiga karĩa gatarĩ keru, keruhe nĩgetha ũgatũara hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Nako karĩa komĩte, karĩa kairũ ũgakaiga, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa gũgakinya nĩ ihinda, tondũ kau gatwaragwo ihinda rĩarĩo, thutha wa gaka kangĩ gathira. Kau nĩko karigagĩrĩria, gũtwarwo gĩthĩi-inĩ, gagathĩo wega, gagatuĩka kahũa na gakanjia kwendio matuka-inĩ.

Gũitĩrĩria maĩ mĩmera-inĩ nĩ gũcenjetie na maya, na kahinda gĩcigo-inĩ gĩakwa, tondũ tuge ta rĩrĩa ndarĩ mwana, twaitagĩrĩria mĩmera maĩ na, na tũtoo. Ũgataha maĩ rũĩ kana ũkagĩra maĩ mĩtũngi maĩ na mĩtũngi rũĩ-inĩ, ũgatwara kũrĩa ũhandĩte mĩmera yaku. No thaa ici, kwĩ maĩ ma kũrĩma marĩa thirikari ĩtũreheire gĩcigo-inĩ gitũ, marĩa andũ nĩ matũmagĩra tuge ta ona no ũkore kwĩna mbombo, mũndũ arathiĩ agekĩra rũĩ-inĩ, ĩratũmĩra maguta, ĩgatwara maĩ kinya kũndũ kũrĩa ũrahe okorwo nĩ mbembe kana kĩndũ kĩrĩa ũhandĩte kũu. Ningĩ he mĩbaibũ ĩtambithĩtio ĩrĩa ĩitagĩrĩria maĩ ona ũtarĩ ho, rĩrĩa maĩ moka, na wĩra waku no kũmĩhingũrĩra. Wona mĩmera yaku nĩ ya nyotoka maĩ ũgathiĩ ũkahinga, na ũndũ ũcio nĩ ũteithĩtie tondũ ndũnogagia andũ mũno.

Haha kĩndũ kĩa mbere nĩndĩrona hena ireti cia conda, ici ireti, icio nĩ citeithagĩrĩria kũiga conda, ũgakora cigabanga conda wega ũndũ cuba icio citekũgũthana, tondũ nĩ cuba cia ngirathi na citigakue, ningĩ kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ ndĩrona hau, nĩ ndĩrona hena burinji, na burinji ĩno ĩteithagĩrĩria kũiga conda, okorwo nĩ maĩ, okorwo nĩ njuici, kũringana na ũrĩa ũrenda kũnyua, ĩ hehu, ũgekĩra, ũkaruta hau kana ũgekĩra ũkanyua, kĩndũ gĩa gatatũ, nĩ ndĩrona hena ka box ga kũiga thambutha kana okorwo nĩ smokie, na kau gateithĩgĩrĩria nĩgetha okorwo harĩa ũrenderia ta rĩngĩ hena bĩri, kĩrĩa ũrendia gĩtikũgĩa na bĩri ĩyo, na gĩtikũgĩa gĩko, ũguo gĩgakorwo nĩ kĩroneka kĩndũ kĩrĩa ũrendia tondũ gĩkoragwo na kangirathi na na nĩ, na citirĩ na gĩko, ũguo hena ũtheru handũ hau.

Mĩtaro nĩĩteithagia mũno, tondũ tuge ta hĩndĩ ĩrĩa kwaura, maaĩ macio nĩmokaga makarũgama handũ hau. Na tuge ona hĩndĩ ĩrĩa kwĩna kĩguo, gĩti kĩguo kĩu gĩtingĩhota gũkua mĩmera yaku tondũ maaĩ megũka marũgame hau, na maaĩ macio no matũmĩke nginya rĩngĩ, gwĩka atĩa? kũ kũiga maaĩ hau, nĩgetha mĩmera yaku ndĩkanyote narua. Koguo ona akorwo nĩ gũitĩrĩria maaĩ waitĩrĩria, maaĩ macio nĩmekũhota gũikara hau gwa kahinda kanene. Hĩndĩ ĩrĩa watema mĩtaro, na mĩtaro ĩyo ningĩ no ĩhũthĩke hĩndi ĩngĩ ta rĩrĩa ũrenda kũhanda indo nyingĩ hamwe. Akorwo nĩ waru ũhandĩte tĩri ũcio wenja mĩtaro-inĩ nĩũkũhũthĩka nginya gũthika waru ũcio. Na mĩtaro ĩyo wenja hau, no ũhote kũhanda ona akorwo nĩ mboco kana okorwo nĩ mbembe kĩndũ kĩrĩa, kĩndũ kĩrĩa na nĩ igũteithia mũno na nĩũkuona irio nyingĩ hae mũgũnda ũmwe.

Niĩ rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ tondũ ĩno gũkũ nĩ gũtũmanĩra mbeca, nĩ nyonaga ũndũ ũyũ nĩ ũraihĩrĩirie kana nĩ ũhũthĩtie maũndũ mũno. Tondũ ta rĩu ndĩrona ĩno nĩ Airtel mũndũ agĩtũmĩra mbeca. Na Airtel gũtũmĩra Airtel nĩ raithi makĩrĩa tondũ rĩrĩa mũndũ atũmĩra Airtel mũndũ wa atũmĩra Airtel mũndũ ũcio ũngĩ, arakora gũtirĩ kĩndũ ararĩhio. Rĩu ngona nĩ raithi mũno, kana nĩ ũndũ ũrĩa andũ matangĩteta. Na ngona andũ othe nĩ mabatiĩ kuoya okorwo nĩ raini, nĩgetha matũmanagĩre tondũ thikũ ici nĩ maagĩrithĩtie motungata mao. Ũgakora okorwo nĩ thimũ cina netiwaki ũrĩa na hau thutha-inĩ hatararĩ. Na okorwo nĩ ũrĩa ta rĩu mũndũ harĩa aratutĩra mbeca icio okorwo nĩ kũruta nĩ kũndũ kũingĩ. Rĩu ngona nĩ yaagĩrithĩtie motungata mao na andũ mabatiĩ magũre maraini na matũmanagĩre mbeca ũguo, mũtũũrĩre nĩ ũkwagĩra.

Niĩ haha ndĩrona ta rĩ mũndũ arongania gĩko kĩrĩa arĩma, kana okorwo tuge nĩ thangari ĩrĩa arĩma, akamĩruta kũu mũgũnda-inĩ, na niĩ ndĩrona ũndũ ũcio nĩ wagĩríĩre makĩria, tondũ rĩrĩa mũndũ aruta gĩko kĩrĩa arĩma nĩ kuonania mũgũnda nĩ wathera na kĩndũ kĩrĩa ta rĩngĩ ekũhanda hau, nĩ gĩkũhota gũkũra gĩtekũgũmĩrwo okorwo nĩ ria kana gĩko. Rĩu ũgakora rĩrĩa mũndũ eheria gĩko, okorwo nĩ thangari, ndĩkũhota gũtamba rĩngĩ kũndũ kũu, kana nĩ ĩgũikara mũno ĩngĩgatamba, na ũguo nĩ kuonania o na kĩndũ kĩrĩa ekũhandaga gĩtigũtharĩkĩrwo mũno, kana ona ekĩra thumu, thumu ũcio ndũkũrĩo na ihenya nĩ ria rĩu. ũgakora kĩndũ kĩrĩa ahanda nĩ gĩkwagĩra mũno na kĩgĩe na riri, na mũrĩmi ũcio akorwo na maumĩrĩra mega, na one bainda okorwo nĩ indo cia thoko ahandĩte, na mũtũrĩre wake wagĩrĩre.

Niĩ rĩria ndona ũndũ ũyũ nĩnyonaga kana nĩ njiguaga ũru mũno tondũ nĩndĩrona andũ aya ĩno nĩ ng'aragu theri ĩ kũndũ gũkũ. Tondũ gũkũ gũtirĩ kĩndũ mũndũ angĩhanda indo ciothe, riũwa gũkũ nĩrĩo rĩrĩ rĩingĩ. Okorwo nĩ mbembe ndũngĩhanda kũndũ gũkũ tondũ gũkũ nĩ desert kana nĩ rũriĩ-inĩ. Rĩu ũgakora andũ aya marĩ na thĩna mũno. Ngamaiguĩra tha tondũ ũgũkora ta rĩngĩ ĩno nĩ mĩtĩ yũmĩte ũũ, ĩno marauna ngũ gũkũ na rĩu ũgakora ona kĩrĩa marathiĩ kũruga no ũkore gũtirĩ kĩndũ gĩa bata marathiĩ kana matirĩ na irio. Mĩtĩ yũmĩte ũũ ona no motire, mote mwaki ũtukũ. Rĩu ngamaiguĩra tha na no nyende nginya akorwo nĩ thirikari ĩmatwarĩre irio tondũ kũndũ gũkũ gũtirĩ kĩndũ mangĩhanda.

ĩĩ niĩ ndĩrona ta harĩ bata gũtheria mũgũnda, tondũ rĩrĩa mũndũ atheria mũgũnda wake kũu nĩ kuonania mũgũnda wake nĩũkũhota kũũharĩrĩria okorwo nĩ kĩndũ kĩrĩa ũrenda kũhanda. Na okorwo nĩ nyamũ iria ciĩhithaga mĩgũnda-inĩ ĩyo, nĩcikũhota kwaga, kana nyamũ iria ta nyoka na iria cikoragwo ciĩ njũru nĩcikwaga gwa gũikara, na citigũka mũgũnda-inĩ waku. Rĩu ũgakora ona akorwo nĩ kĩndũ wahanda nĩkĩhotaga gũkũra naihenya mũno, tondũ akorwo nĩ thumu ũrĩa wekĩra ndũhotaga kũgayana na na gĩko kana mĩmera ĩrĩa ĩngĩ, tuge ta thangari ĩrĩa ĩrĩ mũgũnda-inĩ waku, rĩu ũgakora kĩndũ kĩrĩa wahanda nĩgĩgũkũra na riri na thutha-inĩ gĩkũhe bainda.

Ũyũ nĩ mũmathai, na roru rwake rwa ngombe. Mathai na rũru rwake rwa ng'ombe mathiĩte kana ta rĩngĩ atwarĩte ng'ombe ciake cigethe mahuti tondũ ng'ombe ici nĩ nyingĩ mũno ndũngĩhota gũcituĩra. Rĩu mathai kĩrĩa mekaga, methaga ta rĩu gaka nĩ kamwana, gagathiĩ na ng'ombe okorwo nĩ bara-inĩ kana tuge kũndũ ta irĩma-inĩ kũrĩa kwĩna mahuti maingĩ, gakarĩithia kũndũ kũu, tondũ ndũngĩhota gũtuĩra ng'ombe makĩria ma atĩ mĩrongo ĩtano, na mũthenya ũmwe, na ta rĩngĩ nginya matirĩ ngari, rĩu hĩndĩ ĩrĩa mathiĩ mathiaga okorwo nĩ cikarĩa, cigathiĩ okorwo nĩ rũĩ rũrĩa rwĩ hakuhĩ, cikanyua maĩ cikanyotoka, na ũguo nĩguo maikaraga na mĩtũrĩre yao ĩgathiĩ na mbere o wega, na magatũra maica mega, tondũ okorwo nĩ rĩrĩa maikara okorwo nĩ, kana macihingĩra, citingĩhota kuona indo cia kũrĩa na no gũkua cingĩkua.

Arĩmi nĩ mabatiĩ marore kĩndũ kĩrĩa gĩ thoko-inĩ, magayane tondũ matingĩũka mahande kĩndũ kĩrĩa gĩ thoko-inĩ ihinda ríu marĩ othe. Magayane okorwo nĩ mbembe kana nĩ mĩtu ĩ thoko-inĩ kana okorwo nĩ matharũ me thoko-inĩ, mahande kũringana na tĩri wao. Kũndũ kũrĩa kũrakũria matharũ macio okorwo nĩ mbembe kana waru, mahande, kũndũ kũu kũngĩ mahande kĩndũ kĩu kĩngĩ okorwo nĩ minji, okorwo nĩ mĩanga, mahande, na na ningĩ tĩri wa kũndũ nĩ ũbatiĩ ũthimwo, nĩgetha kuonania kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkũra wega kũndũ kũu. Na kĩndũ kĩngĩ arĩmi nĩ mabatĩĩ meharĩrĩrie na maĩ, nĩgetha gũtinage irio, okorwo nĩ thoko-inĩ, okorwo nĩ mũrĩmi, akamenya ihinda rĩna ta rĩngĩ nĩgũkoragwo, gũtikoragwo na mboga, akahanda, agathimanĩrĩria, akamenya ihinda rĩu rĩrĩa ekũhanda kĩndũ kĩu na nĩgetha hĩndĩ ĩyo yakinya, akona baiNda nene.

Hĩ! Ũigi wa irio nĩ mwega mũno, tondũ tuge ta rĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa wagetha tuge okorwo nĩ mboco, okorwo nĩ waru kana okorwo nĩ mbembe, rĩrĩa waciga, na waciga riũa-inĩ cioma, rĩrĩa waciga, riũa-inĩ na cioma na wacithandũra, na cioma, rĩrĩa waciga ikũmbĩ-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa kĩmera kĩu gĩgathira no woye mbembe icio, ũthiĩ ũruge okorwo nĩ gĩtheri, kũringana na mbembe iria wĩnacio, ũcoke ningĩ no ũthiĩ woye mbembe icio ũthiĩ ũtware gĩthĩ-inĩ, ũthĩithie na ũruge ngima, rĩu ũgakora hĩndĩ ciothe to gũcoka nduka-inĩ kũgũra indo ciothe atĩ ndũrathiĩ hathara mũno o na tuge rĩrĩa ũtarĩ wĩra-inĩ, nĩ ũkũhota kũrĩa tondũ nĩ wĩigíĩre mũthithũ wa irio na tondũ ũguo nĩguo twĩkaga, tũtirĩ twararĩra, na nĩ tũkenaga mũno na tũtikaga kũiga mĩthithũ ya irio.

Niĩ ndĩrona aya ta rĩ arimũ, arimũ aya mokĩte, tuge aya nĩ arimũ a kũrĩma na mokĩte hamwe, kuga kĩndũ kĩrĩa ta rĩngĩ kĩagĩrĩire kũhandwo kũringana, tondũ ndĩrona ta rĩu maya nĩ mathangũ, mathangũ maya, makorania mathangũ maya nĩ ma mũmera ũrĩkũ, makarora okorwo nĩ, okorwo nĩ mathangũ maya mangĩagĩrĩra kũndũ kũrĩkũ, maya mathangũ kana tondũ he mũmera, kana mathangũ mamwe mameraga kana matangĩũma kũndũ kũrĩa kwĩna nduma, makerana tondũ okorwo nĩ mũmera ũcio, no ũtũmĩke kũgemia okorwo nĩ mũciĩ waku, rĩu arimũ aya makaheana mawoni mao, magoka na anja o mũndũ ĩrĩa eciria, makaheana mawoni, na anja ĩrĩa kana mawoni marĩa mega makamoya makamandĩka handũ na makamenya ũrĩa megwetha...

Niĩ ndĩrona ta ĩno tarĩ ng'ombe ĩna mũrukĩ. Na ng'ombe ĩno ĩraheo mbegũ. Tondũ, tondũ ũyũ ndĩrona tarĩ veterinary aingĩrĩtie kana ekĩrĩte mask i guoko-inĩ. Rĩu arahe ng'ombe ĩno mbegũ tondũ thikũ ici to mũhaka atĩ wethe ndume ĩkũhere mbegũ. Wethaga tu o veterinary agoka kana ndagĩtarĩ wa ng'ombe, agoka agakũhera mbegũ kũringana na mbeca iria wĩ nacio kana mbegũ ĩrĩa ũrenda, tondũ ĩno nĩ ng'ombe ĩna mũrukĩ. Ngombe yarehe mũrukĩ ũgoka ũkaherwo mbegũ ũkarĩha na mũtũrĩre waku kana nĩgetha, nĩgetha ũthiĩ na mbere gũkama tondũndĩrona ĩno nĩ ng'ombe ya iria na ĩngĩciara no ĩrute iria rĩingĩ mũno. Ũguo ĩno nĩ ta biacara, rĩrĩa endia iria rĩu no ahote gwĩka maũndũ maingĩ marĩa.

Wendi wa mĩrĩre kana mĩkana nĩ ĩndeithagia mũno niĩ ndĩ ta mũgũri wa irio nyũmba-inĩ yakwa, tondũ nĩ menyaga o mũthenya, o mũthenya kũringana na kĩrĩa tũraruga, tondũ nĩ tũkoragwo tũbangĩte irio iria tũraruga. O mũthenya, o mũthenya nĩ tũmenyaga okorwo nĩ Jumatatũ tũraruga okorwo nĩ cabaci. Rĩu nĩngoragwo njĩkĩte mbanjeti yakwa ngamenya o mũthenya o mũthenya kana o mweri kũringana na ũrĩa ndĩragũra irio mbeca iria ngũhũthĩra. Na okorwo nĩ, twauga okorwo nĩ mũcere tũraruga, mũcere ũcio nĩtũkoragwo na gĩthimi. Okorwo nĩ kiro ĩmwe tũraruga kana kiro igĩrĩ, ũrĩa ũraruga kana mũtumia wakwa ndangĩhota gũkĩria handũ hau, nĩgetha na ũndũ ũcio nĩ ũndeithagia mũno tondũ gũtikoragwo na wanangĩki wa irio. Irio okorwo nĩciatigara cia ira, ũmũthĩ ciarugwo irio iria ciratigarĩte cia ira no mũhaka ciambe cithire na ũguo, ũguo ngona nĩkwagĩrĩire tondũ okorwo nĩ mbeca kana irio iria ndagũrire nĩ cihotaga gũkinyithia ihinda rĩrĩa ndabangĩire na ta rĩngĩ cigakĩria.

Kĩndũ kĩa mbere niĩ ndĩreciria haha tondũ ndĩrona ũyũ nĩ mũgũnda mũrĩme kana andũ mararĩma. Nĩ ndĩrakena mũno tondũ nĩ ndĩrona mũngũnda ũyũ ũkĩringithanio na ta rĩu haha ndĩrona mahuti, nĩ ũrona gũkũ kũndũ kũrĩme nĩ gũtheru. Ũguo ndũngĩkora akorwo nĩ nyamũ cia gĩthaka ta nyoka iria ciĩhithaga na cingĩrũma mũndũ nginya akue, citingĩhota kwĩhitha kũndũ kũu. Rĩu rĩrĩa rĩrĩa andũ marĩma mũgũnda nĩ ũtheraga na ũkahana wega. Ningĩ kĩndũ kĩa mbere woni wakwa wa kerĩ, nĩ ndĩrona ta rĩu haha hena mbeũ njĩthĩ, ĩrĩa ĩhetwo wĩra akorwo nĩ wa kũrĩma kana gũtahia tĩri na gĩciko ũguo ndĩrona agĩtahia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa mũthuri ũyũ kana andũ aya atatũ mahetwo, na ũguo kũndũ kũu kwao nĩgĩkũnunga gĩtũngũrũ. Kuona andũ acio nĩmekuona kana nĩ mekuona kamũcara hau. Rĩu ũgakora hĩndĩ ĩrĩa kana mbeũ njĩthĩ kana andũ aya maheo wĩra, nĩ mona wĩra, wĩra ũrĩa ũkũhota nginya kũndũ kũu kwao kwanunga kana mona mbeca matingĩhota okorwo nĩ gũthiĩ kũiya na mĩtũrĩre yao ĩkagĩrĩra rĩu ũgakora maica nĩ magĩrĩra.

Niĩ ona okorwo nĩ ndũmagĩra kahũa, cai na koko, kĩndũ kĩrĩa nyendete mũno kũhũthĩra, nĩ cai. Tondũ cai nĩ ndĩwendete mũno tondũ niĩ hakwa nĩ ndĩ, nĩ ndĩ ng'ombe, na ng'ombe ĩyo nĩ ĩndeithagia mũno tondũ rĩrĩa ndakama, nĩ hotaga okorwo nĩ karia ngatahia handũ hau, rĩu ũgakora ta rĩngĩ ndiracoka mũhuko mũno, rĩrĩa ngũthiĩ ta kũgũra, onokorwo nĩ ngũgũra kahũa, kahũa kau wekĩra cai-inĩ ũcio, nĩ ũkoragwo wĩ na cama mũno, kana o na koko ĩyo. Rĩu ũgakora okorwo, tondũ ndiragũra iria, rĩrĩa ndekĩra kahũa cai-inĩ wakwa, nĩ ũkoragwo na cama mũno, na ningĩ ndicokaga mũhuko mũno. Rĩu nĩkio nyendete cai na ndĩ ũharagĩria na gwĩkĩra iria, ngareka rĩtherũke, ngacoka ngekĩra cukari na ngekĩra okorwo nĩ kahũa kana koko na na nĩ ũkoragwo na cama mũno. Nĩ nyendete nginya andũ arĩa mandugagĩra, okorwo nĩ niĩ ndĩraruga,

Niĩ ici ndĩrona tarĩ thoroko, na thoroko ici mũndũ nĩ gũcagũra acagũraga akona okorwo nĩ iria ngũrũ, ũgakora kwĩna, kũringana na mũigana wacio, nĩ wonaga okorwo iria ciĩna mathangũ manene, ũkona ici nĩma, mũndũ no ahote kũrĩa ihinda rĩu na aiganie. Rĩrĩa, na he tũngĩ tũnini tũrĩa mũndũ atigaga agatua kana akamunya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Na mũndũ, okorwo nĩ mũndũ wa biacara, nĩ athimaga okorwo nĩ na ngundi yake, ũkamenya kũringana na, kũringana, no uge kamwe nĩ ciringi ĩmwe, uge okorwo, kĩohe kĩna, okorwo nĩ twa ikũmi, ũkoha ikũmi ikũmi ũguo, nĩgetha rĩrĩa watwara thoko, ndũkagĩe na ihinda rĩnene na nĩ getha tũtũ tũngĩ watũtiga tũtũ tũnini, natuo ũgoka ũmunye ihinda rĩu rĩngĩ, nĩgetha ndũkanage kĩndũ gĩa kwendia.

Niĩ ndĩrona ici nĩ mbũri, mbũri iria tuge ta rĩngĩ mũndũ wa biacara agũrĩte, nĩgetha ta rĩngĩ tuge nĩ mũndũ wa kwendia nyama, mbũri ici agacigũra ciĩ hamwe ciĩ ciothe nĩ getha athiĩ acige tondũ rĩrĩa agũra ciĩ ciothe hamwe, kana ciĩ nyingĩ hamwe, nĩ ekũona, nĩ ekũhota kuona kĩndũ hau igũrũ, kana nĩ ekũhota gũcigũra na raithi gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa ũngĩthiĩ gũcigũra ĩmwe ĩmwe ĩmwe. Rĩu ngona ũyũ nĩ mũndũ ũgũrĩte agathiĩ agaciga handũ, rĩu mbũri ici ngona ta cietereire kĩĩ? Cietereire ta rĩngĩ gũthĩnjwo, kana tuge ta okorwo nĩ mũndũ wa biacara, acigĩte hau nĩgetha ta rĩngĩ athiĩ nĩngĩ acitware thoko, endie ĩmwe ĩmwe ĩmwe nĩgetha one kĩĩ? One bainda. Ngona ĩno nĩ biacara njega mũno tondũ, ũyũ nĩ mũndũ ũigithĩtie mbeca ciake hau, ici nĩ mbeca nyingĩ kũringana na kĩndũ kana mbũri ĩrĩa mũndũ angĩenda no one haha na niĩ ndĩrona ũguo ĩno nĩ biacara njega.

Aya nĩ arutwo a thukuru tuge wa thekondarĩ, na arutwo aya niĩ no nyende, kana no nyendekithie ũndũ ũyũ tondũ aya nĩ tuge arutwo arĩa mekaga gĩthomo gĩa ũrĩmi. Na gĩthomo gĩkĩ ona tuge rĩrĩa meka ũndũ ũyũ, no kĩhote kũmateithia nahau thutha-inĩ kana nginya rĩrĩa mauma kĩĩ? Mauma thukuru. Tondũ andũ aya, kana arutwo aya, rĩrĩa marutwo okorwo nĩ kũrĩma ũyũ ndĩrona nĩ marĩmĩte kabici, makarĩma ici ndĩrona ta rĩ, ta rĩ thibinanji, rĩrĩa marutwo kũrĩma ũguo, rĩrĩa makauma thukuru nĩ magahoka gũthiĩ o nao marĩme, ũguo ona matigeterera kwandĩkwo, kana nĩgetha meterere kwandĩkwo kana matandĩkĩtwo no mahote kũrĩma, na ũrĩmi ũcio magatwara kĩrĩa marĩma thoko-inĩ na ũguo okorwo matikeingĩrania na maũndũ ma ũici, tondũ nĩ magakorwo na mbeca ciao mũhuko-inĩ, rĩu niĩ ndĩrona no nyendekithie ũndũ ũcio na mathiĩ na mbere o ũguo

Niĩ kĩrĩa gĩoka meciria-inĩ rĩrĩa ndona okorwo nĩ ng'ombe yaciara, na ĩkongithia mwana wayo, nĩ nyonaga wendo mũnene harĩ o kĩndũ kĩrĩa gĩothe kĩrĩa gĩaciara mwana, tondũ ĩno nĩ ng'ombe ĩromithia kana karĩa ta rĩngĩ yaciara, kana kayo, rĩu ũgakora, hena wendo mũnene tondũ ng'ombe ĩno ndĩngĩtĩkĩra kuongithia mwana wa ng'ombe ĩngĩ ũguo gaka kana karonga, na ũrona ĩrũgamĩte wega na ũngĩthiĩ kũnyita kana kau, ng'ombe ĩno no ĩkũhũre tondũ nĩ ĩrona ta rĩngĩ ũrenda kũmĩtunya mwana wayo, rĩu ngona nĩ kwagĩrĩire ũguo, na andũ nĩ magĩrĩire mongithie magatũma twana tũtũ twa ng'ombe tũkonga, tũkaigania iria, nĩgetha tũkũre twĩ na hinya wa mwĩrĩ, na nĩ getha rĩrĩa tũkagĩa na hinya wa mwĩrĩ, kana rĩrĩa tũgakũra, hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio no anjie gũkama ng'ombe ĩyo endie okorwo nĩ iria kwagĩrĩire gũtongia na haha hena ma maingĩ.

Andũ arĩa mena mĩcara mĩnene nĩ marĩaga irio njega gũkĩra andũ arĩa mena mĩcara mĩnini, tondũ ũkoraga okorwo nĩ andũ arĩa mena mbeca nyingĩ nĩmekũhota kũgũra okorwo nĩ nyama, okorwo nĩ kũrĩa irio iria ciĩragwo cihutanĩtie na indo okorwo nĩ carbohydrates okorwo nĩ protein okorwo nĩ vitamin. Rĩu ũkĩringithania na andũ aya angĩ arĩa matarĩ na mĩcara mĩnene, arĩa nginya monaga no magũrire tu o irio iria cia kũmaiga muoyo, ũgakora andũ aya mararĩa ngima na matharũ o mũthenya ũkĩringithania na andũ arĩa angĩ mena mbeca, arĩa mena mĩcara mĩnene arĩa magũraga okorwo nĩ matunda nĩ marĩaga o mũthenya kana o, o thutha wa kũrĩa irio ũkona hena gatunda, hena okorwo nĩ protein, hena okrowo nĩ vitamin o irio-inĩ icio. Rĩu ũgakora kĩrĩa mararĩa aya angĩ matingĩhota gũkinyĩra mbei ya indo icio. Rĩu ũcio nĩguo ũtiganu.

Gũkũ nĩ kũndũ kana ũyũ nĩ tĩri ndĩrona mũnoru na nĩ ũrakora hena handũ ta rĩngĩ harĩmĩtwo kana ndĩrona tarĩ kũrĩmwo harĩmĩtwo. Handũ harĩa ta rĩngĩ mwene mũgũnda ucio augĩte hau ta rĩngĩ nĩ ekũhanda kĩndũ. Rĩu nĩ ngona handũ hau kana mũgũnda ũyũ nĩ ũbatiĩ ũrĩmwo wothe nĩgetha kũndũ gũkũ no gũteithie mũndũ. Tuge ta rĩrĩa kwarĩmwo guothe mũndũ no ahote kũhanda mbembe kana kĩndũ kĩrĩa ekũhanda kũu, handũ ha ũguo gũikarĩte okorwo nĩ nyeki ĩno kana ria rĩrĩ rĩ gũkũ rĩrĩ rĩtarateithia mũndũ. Rĩrĩa haha handũ hothe harĩmwo na mũndũ ahanda kĩndũ ta ũkorwo nĩ waru, okorwo nĩ mbembe, okorwo nĩ mboco, kũndũ gũkũ no kũhote gũteithia mũndũ. Kana no one baita na kũndũ gũkũ kana no ature mbeca na mũgũnda ũyũ. Rĩu niĩ ngona mũgũnda ũyũ nĩ waagĩrĩi ũrĩmwo wothe na ũhandwo indo. <inaudible>

Niĩ nĩ ndĩrona mũndũ ũyũ nĩ anyitĩte ria rĩrĩa ta rĩngĩ amunya kũndũ gũkũ mũgũnda-inĩ ũyũ. Na nĩ ndĩrona mũgũnda ũyũ nĩ mũthaka tondũ mũndũ ũyũ nĩ ahandĩte mĩtĩ. Niĩ ngagathĩrĩria ũndũ ũyũ ngĩanjia kuuga ũguo tondũ nĩ ndĩrona ũndũ ũyũ nĩ mũthaka. Mũgũnda ũyũ nĩ mũirige ũgacoka hau thĩinĩ makahanda okorwo nĩ tũmahũa kana rũgiri rwa mahũa rũirigĩtwo na thĩgĩngĩ. Agacoka akahanda mahũa. Nĩ ndĩrona nĩ ahandĩte mĩtĩ na hau nĩ ndĩrona hena waru, hena mboco ciĩ handũ hau. Rĩu ũgakora kũndũ gũkũ kana mũndũ ũyũ nĩ arona bata wa mũgũnda ũyũ kana nĩ arĩmĩte ũrĩa kwagĩrĩire. Tondũ rĩrĩa mũndũ ahanda haha nĩ akarĩa waru, arĩe okorwo nĩ mboco, mũgũnda wagĩre. Tondũ ndĩrona nginya hena mĩtĩ ĩĩrĩ, mĩtĩ ĩyo rĩrĩa yaneneha no ĩkorwo nginya ĩĩ kĩĩruru. Na mũtũrĩre wake ũkorwo wĩ mwega. Ũyũ nĩ mũndũ ũrona kabere akona mũtĩ ũyũ no ateme hĩndĩ ĩmwe ya mĩthenya mĩtĩ ĩno. Na haha no arĩe kĩndũ. Ũguo ngendekithia ũndũ ũcio kana ngona nĩ kwaagĩrĩire.

Niĩ ndĩrona haha hena thigari cia nyamũ cia gĩthaka, na hena wambũi mũrĩndũ, ũyũ wambũi mũrĩndũ ũgakora ta rĩngĩ nĩ mũrwaru, na aya nĩ andũ a kũrora kana nĩ thigari cia kũrora nyamũ cia gĩthaka, rĩu ũgakora nĩ gũthondeka kana nĩ gũtura maratura wambũi mũrĩndũ handũ harĩa arwarĩte, no ũkore ta rĩngĩ nĩ kũrũmwo arũmĩtwo ta rĩngĩ nĩ nyoka hau ngingo-inĩ, kana no ũkore nĩngĩ nĩ kũrũmwo arũmĩtwo nĩ mũrũthi, rĩu nĩũndũ wa kũrigĩrĩria wambũi mũrĩndũ ũyũ gũkua, rĩu athigari aya mahetwo wĩra wa kũrora nyamũ ici, nĩgetha citikahuke, tondũ nĩ cigucagĩrĩria agendi gũkũ Kenya na ngona nĩ kwagĩrĩire na mabatiĩ mathiĩ na mbere o ũguo, na Ngai amarathime.

Rĩrĩa andũ makũra, kana rĩrĩa andũ makũra nĩ mendaga, kũrĩa mũno matunda tondũ matunda nĩ mamaheaga hi hinya, kana nĩ mongagĩrĩra thakame ya mũndũ mũkũrũ, mũndũ ũcio mũkũrũ akagĩa na hinya, akongerera thakame, ũguo agathiĩ na mbere gũikara muoyo. Na, nĩ ũkoraga ningĩ tondũ wa kwaga okorwo nĩ magego, tondũ andũ mũno rĩrĩa makũra matikoragwo na magego, kĩu gĩkoragwo gĩ mũhĩnga mũnene harĩ andũ aya kũrĩa indo nyũmũ ta okorwo nĩ nyama, okorwo nĩ gĩtheri, ríu ĩgakinya hĩndĩ mararĩa okorwo nĩ tũni, ini, okorwo nĩ ngima ya iria, ríũ ũgakora thĩna ũkagĩra, okorwo kana nĩ gũkoragwo na thĩna ũngĩ wa bamĩrĩ ũrĩa ĩhana ũgakora gwĩ bamĩrĩ ĩna thĩna ĩtangĩhota kũgũra indo, okorwo nĩ nyama, rĩu kũringanaga kana andũ acio matirĩaga kũringana na ũrĩa ndagĩtarĩ augaga atĩ andũ marĩe okorwo nĩ puroteini, okorwo nĩ vitameni na kambohaindĩrĩti hamwe hamwe, rĩu ũgakorwo wĩ mũhĩnga mũnene kũrĩ andũ.

Rĩrĩa maguta mahaica kana tuge maguta mahaica okorwo nĩ ma ngari, kĩndũ gĩothe no kũhaica kĩhaicaga, nĩkĩ, tondũ andũ aya, tondũ indo icio tuge nĩ kũgĩrwo cigĩragwo kũndũ kũnene na cigĩragwo na ngari, rĩu ngari icio hĩndĩ ĩrĩa ciragĩra indo icio, nĩ citũmagĩra maguta maingĩ na maguta macio tuge okorwo nĩ rita ĩmwe ĩna goro na maguta maingĩ mena goro makĩria, rĩu ũkoraga thogora ũcio, ũrekĩrwo thogora-inĩ wa irio icio kana kĩndũ kĩrĩa athiĩ kũgĩra kũndũ kou, rĩu ũgakora wonekani wa irio nĩ ũkoragwo na mũhĩnga tondũ kũrĩ andũ matagĩraga indo icio makona rĩrĩa magĩra ĩgũkorwo ĩ hathara na ningĩ kũrĩ arĩa magĩra, irio icio tondũ cigũka ciĩna goro, ũgakora ti andũ aingĩ mekũhota kũgũra indo icio. kana irio icio, ríu ũgakora ĩgũkorwo ĩ hathara kũrĩ kana wonekani wa irio nĩ ũgũkorwo wĩ thĩ mũno tondũ andũ nĩ mekwĩnyerekia.

Ũndũ ũyũ wa kũmaka ng'ombe ciaku okorwo nĩkwandĩka ng'ombe kũringana okrowo nĩ matũ kana handũ harĩa hangĩ ũkũmaka ng'ombe, nĩ ũrĩ wa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, tondũ tuge onarĩrĩa ng'ombe kana rũru rwaku rwatukana na rũru rũngĩ nĩũkũhota kũrũmenya naihenya. Tondũ tuge ta rĩu haha nĩndĩrona ng'ombe ici ciandĩkĩtwo marĩtwa kana nĩciandĩkĩtwo namba matũ-inĩ macio, ũguo nginya rĩrĩa ciathiĩ kundũ kũnene kana ta rĩu haha nĩndĩrona hena ng'ombe yandĩkĩtwo eci na kei na bi ĩrĩa ĩngĩ yandĩkĩtwo eci na bote na ndemwa hau thĩ kana namba hau thĩ, ene ng'ombe ici nĩmekũhota kũmenya ona ng'ombe ici cikoretwo nĩcihanaine, ũguo ndĩrona nĩcihanaine, ene okorwo nĩ andũ andũ matiganĩte nĩmekũhota gũcimena gũcimenya narua na ũndũ ũcio nĩũrigagĩrĩria ngũĩ iria cingiumĩra andũ makĩnyitana makauga ng'ombe ĩno nĩ yakwa ti yaku, kuoguo rĩrĩa yakĩandĩkwo gũikaraga na thayũ.

Mĩrĩre ya mĩciĩ tũkĩingithania gatagatĩ ga taũni-inĩ na icagi-inĩ, nĩ gũkoragwo na ngũrani tondũ ũkoraga okorwo nĩ taũni, kĩndũ gĩothe kĩrĩa ũrenda kũrĩa nĩ kũgũra ũragũra no rĩrĩa woka okorwo nĩ gĩcagi-inĩ nĩ ũkũhota kuona, okorwo nĩ kĩndũ kĩria, no ũkore kĩndũ kĩrĩa gĩothe kĩrĩa ũraruga gũtirĩ kĩndũ wacoka mũhuko-inĩ na gũtirĩ kĩndũ wagũra tondũ mũndũ ũcio no acoke mũgũnda-inĩ wake, okorwo nĩ kĩndũ okorwo nĩ gĩtheri arenda kũruga, no aruge kũhĩtũkĩra okorwo nĩ ngũ arugĩre riko, ngũ icio ciumĩte mũgũnda-inĩ wake, okorwo nĩ mbembe, mbembe ciumĩte mũgũnda-inĩ wake, okorwo nĩ mboco, ciumĩte mũgũnda-inĩ wake, okorwo nĩ waru ũrĩa agũkima naguo, umĩte mũgũnda-inĩ wake, okorwo nĩ ngima arenda kũruga, no atware mbembe iria agũrĩte gĩthĩi, kana mbembe iria arĩmĩte gĩthiĩ cithĩo, matharũ marĩa arenda kũruga namo kana mboga kana nyeni, arutĩte mũgũnda-inĩ wake, ũgakora gũtirĩ, ũkĩringithania na gĩcagi, gĩcagi nĩ kwega gũkĩra taũni-inĩ.

Masupamaketi nĩ mega tondũ nĩ mahotaga kana nĩ mendagia indo ciothe, rĩu okorwo nĩ mĩtu ũrenda, ĩ kou, okorwo nĩ nyama ciĩ kou, okorwo nĩ indo okorwo nĩ matunda, me kũndũ kou, rĩu ũgakora ona rĩrĩa mũndũ e na ihenya wa kũinũka, ndekũhota gũthiũrũrũka ta rĩngĩ aume okorwo nĩ nduka athiĩ okorwo nĩ thoko kũgũra matunda kana mboga, indo ciothe ciendagio supamaketi, indo ciothe cia mĩrĩire, rĩu ũgakora nĩ cihotaga gũcĩvĩra mũndũ mathaa kana nĩ ciendagia indo iria ciagĩrĩire na citiendagia kana masupamaketi maingĩ matiendagia indo cihĩtũkĩtie mahinda. Ũgakora kĩndũ kĩrĩa wagũra supamaketi nĩ kĩndũ kĩega kĩndũ gĩtangĩkũrehera mathĩna ma mwĩrĩ na nĩ indo mũndũ o na akĩrĩa citingĩmũthũkĩra kũguo ũcio nĩguo wega wa indo cia supamaketi.

Nĩgetha gũthikĩrĩra tondũ ndĩrona gũkũ nĩ gũthikĩrĩra mbembe na mboco, indo iria cirabatarania haha nĩ tuge he mũndũ ũngĩtũmĩra gacembe, gacembe nĩ kega mũno ga gũthikĩrĩra, ningĩ kĩndũ kĩngĩ mũndũ angĩtũmĩra nĩ karũhiũ, rũhiũ no rũtũmĩke rĩrĩa mũndũ ta rĩngĩ acamania na gĩthukĩ, no ahote gũtematema mĩri na akĩmunye, kĩndũ kĩngĩ kĩrabatarania haha nĩ gatheci, gatheci o nako nĩ kega, gatheci gatarĩ na mĩthece mĩnene, tondũ kau nako nĩgetha gathikĩrĩre mbembe ici, hatarĩ gũcithika ciothe tondũ rĩrĩa mũndũ atũmĩra theci na mĩkanye mĩnene, mĩkanye ĩyo nĩ ĩhotaga kũrũma tĩri mũingĩ mũno ũkĩrĩte gĩthimi tondũ mbembe ici ti atĩ nĩ nene mũno, rĩrĩa wacirĩmĩra ũguo, nĩ cihotaga gũkũra wega, na ningĩ kĩndũ kĩngĩ kĩrabatarania haha, nĩ biti ya gũthima ũraihu wa kuma mbembe ĩmwe nginya mbembe ĩngĩ no ĩyo ĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arahanda mbembe icio.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩ nyonaga rũrĩrĩ rũrũ rwa maathai rũtukĩrĩirwo mũno kana nĩ ndĩrona andũ arĩa matwaranaga na ũtene wao ngona aya nĩ maathai na matirĩ mate ũtene wao tondũ nĩ maregire gwĩkĩra okorwo nĩ nguo, ngona ũyũ nĩ mũmathai, o ũrĩa mekĩraga tene noguo mekĩraga thikũ ici okorwo nĩ macuka marĩa meyohaga, nginya thaa ici nomo meyohaga, na nginya o ũrĩa marĩithagia ng'ombe tene, ta rĩu nĩ ndĩrona haha hena ng'ombe, noguo nginya thaa ici marĩithagia tondũ rĩu nĩndĩrona ici, gũtirĩ mũndũ ũngĩrigwo nĩ ng'ombe cia mũmathai tondũ ng'ombe ici, nĩ cikoragwo ciĩ ng'ombe iria cia tene na cikaraga ũguo kana matirĩ macite kuma o tene o na ng'ombe ĩngĩũra, nĩ ĩkũhota kũmenyeka ĩno ng'ombe nĩ ya mũmaathai. Rĩu ngona andũ aya nĩ andũ mendete ũtene wao na ũguo nĩguo tũbatiĩ gũkorwo kana nĩ makoragwo menyitanĩire kũrĩ gũtambia ũtene wao.

Thamaki ngĩringithania na thamaki cia kũríĩthio na thamki cia gũtegwo rũĩ-inĩ, niĩ ndĩrona thamaki cia gũtegwo rũĩ-inĩ nĩ cikoragwo ciĩna cama ũkĩringithania na okorwo nĩ cama, tondũ thamaki ici citikoragwo kana nĩ cikoragwo nginya ciĩ theru tondũ cikoragwo ha maĩ-inĩ marĩa matheru, maĩ maratherera, ũkĩringithania na thamaki iria cikoragwo cihingĩrwo maĩ-inĩ na cikaheo irio, ta rĩngĩ cigakorwo nginya citiheagwo irio ta rĩngĩ cia kũigana no rĩrĩa, hena thamaki cia gũtegwo rũĩ-inĩ nĩ cikoragwo nginya na cama tondũ thamaki ici cirĩaga tũtambi tũrĩa tũrathiĩ kou maĩ-inĩ, cigakorwo na rĩri, cigakorwo na cama, cigakorwo na nginya rũtha rwa gũthiĩ kũrĩa guothe rũi rũu rũrenda gũthiĩ, rĩu cigakorwo nĩ thamaki ciĩna riri ciĩna cama na niĩ nĩcio nyendete mũno ũkĩringithania na thamaki cia kũrĩithio.

Ĩno nĩ mĩrũthi ĩranyua maĩ mena gĩko, ta rĩngĩ nĩ ũndũ wa kwaga maĩ kũndũ kũrĩa ĩraikara. Rĩu ũgakora mĩrũthi ĩno nĩ mĩnyotu nĩ maĩ ũguo ĩgakorwo no ĩnyuire maĩ handũ haha, nĩ ũndũ wa kwaga kũndũ kũngĩ gwa kũnyua maĩ matheru. Rĩu mĩrũthi ĩno nginya no ĩrũare nĩ tondũ wa kũnyua maĩ mena gĩko. Na ũgakora kũndũ gũkũ nginya nĩ kũruru, tondũ nĩ ndĩrona nyeki ya kũndũ gũkũ nĩ nyeki ya ĩtarĩ kũndũ kũrĩa kuraga. Ĩno nĩ nyeki, nĩ nyeki ĩkũraga kũndũ kũrĩa gũtauraga. Rĩu ũgakora kũndũ gũkũ nĩ kũronania ta kwĩna ng'aragu mũno, tondũ wa kwaga maĩ.

Niĩ rĩrĩa ndona huria tondũ ici nĩ huria, na nyeki nduru, nĩ nyonaga wega kana nĩ nyonaga ng'aragu ya huria ici kana nĩ nyonaga gũkũ kũndũ gũtirĩ na ng'aragu tondũ huria ici cirĩaga mahuti na mahuti maya nĩ mahuti maingĩ na mahuti mena riri, rĩu ngona huria ici nacio nĩ huria cironeka ciĩna riri tondũ nĩcirĩte mahuti cikanora, rĩu ngona ũgendi kana agendi kana huria ici citingĩhuka tondũ nĩ cigũthiĩ na mbere na gũciarana na ũguo cikagucĩrĩrĩa nginya agendi arĩa mokaga gũciona, tuge ta rĩrĩa cirauma handũ haha kana kũndũ kũrĩa gũtarĩ mahuti, cigoka kũndũ ta gũkũ kwĩna mahuti maingĩ, ríu ngona rũrĩrĩ kana roru rwa huria no rũrathiĩ na mbere na kuongerereka tondũ rĩrĩa ciahũna, ũguo nĩ kuga ona gũciarana nĩ cigũciarana na ũguo ũtonga wa bũrũri ũkaingĩha kũringana na agendi arĩa mokaga gũkũ bũrũri.

Kũringana na wĩtĩkio wa andũ, maguta ma thamaki nĩ mahotaga gũtũma ciana cigĩe na ũgĩ kana maguta ma thamaki nĩ matũmaga ciana citigariganĩrwo na ihenya kĩndũ kĩrĩa marathoma okorwo nĩ thukuru-inĩ, tondũ tũiguaga okorwo nĩ rũrĩrĩ rwa njaruo, mohĩgaga makĩrĩa atĩ nĩũndũ wa kũrĩa thamaki. Rĩu ũgakora okorwo nĩ thamaki na maguta macio hatirĩ na ũtiganu, ũcio nĩ wĩtĩkio wa andũ. Ningĩ nĩ ũkoraga rĩrĩa ciana ciarĩa maguta kana ciarĩa maguta ma thamaki, ciahũthĩra maguta ma thamaki, citihotaga kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ, tondũ maguta ma thamaki nĩ mahotaga kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo kuo, rĩu ũgakora rĩrĩa andũ mahũthĩra maguta macio, kana ciana ciahũthĩra maguta macio, nĩ mahotaga gũikara matekũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ, magaikara wega na magakũra mena hinya na ũgima wa mwĩrĩ.

Gũcenjacenjio kwa thogora wa maguta, nĩ kũhutagia mũno thogora wa irio, rĩu ũgakora andũ aingĩ, nĩ marehinga mũno kũgũra indo, kana kĩndũ kĩrĩa marahũthagĩra mũno makanyihanyihia, tondũ ũndũ ũcio ũhanĩkaga atĩa, tondũ rĩrĩa thogora wa maguta wahaimba, ũguo nĩ kuonania andũ arĩa maragĩra indo icio, kũndũ okorwo nĩ kũraihu, megũtũmĩra ngari kana akorwo nĩ nduthi, ũguo yanyua maguta maingĩ, thogora ũcio wothe wa maguta, ũthiaga ũgekĩrwo irio-inĩ icio. Na kwĩ andũ ningĩ, monaga hinya kũgĩra indo icio, ũgakora tondũ magĩra indo icio nĩ cikwaga thoko, kana citikũgũrwo mũno tondũ ta rĩngĩ ciĩna goro, na andũ matingĩhota, andũ a kĩrathi gĩa thĩ matingĩhota gũcigũra, rĩu ũkona matikũgĩra indo icio kũrĩa cirĩ, nĩgetha citigoke gũthũka, rĩu ũgakora indo icio citirĩ thoko-inĩ na ũguo nĩguo irio....

Irio iria mũno mũno nyendete kũrĩa gũkũ, nĩ irio iria cia ũndũire, irio iria ta okorwo nĩ mĩanga, okorwo nĩ ngwacĩ, okorwo nĩ nyama, okorwo nĩ igwa, indo icio okorwo nĩ mĩanga, indo icio na ikwa, indo icio ndĩciendete, tondũ nĩ ciheaga mũndũ hinya, na niĩ ona ti kũgũra ndĩcigũraga, kana tuge imwe nĩ ngũraga no kaingĩ kaingĩ irio icio ngũragia gwakwa mũciĩ, tondũ nĩ ndĩciendete, rĩu okorwo hatirĩ, nĩ ndĩcigĩraga okorwo nĩ thoko-inĩ, tondũ thoko ya na haha haitũ nĩ yendĩgio indo ta icio, tondũ andũ a kũrĩa njĩkaraga nĩ marĩmaga indo ta icio, rĩu indo icio ndĩciendete, tondũ cititũmagĩra ndawa na nĩciheaga mũndũ hinya wa mwĩrĩ, tondũ ndũngĩringithania na indo ici ingĩ, indo ta mĩtu ya ngima ĩrĩa ĩkoragwo ĩrutĩtwo kira kĩndũ ĩkĩendio.

Kĩndũ kĩa mbere gĩtũmaga ngĩe na mĩtangĩko ũhoro-inĩ wa kũgĩa na irio cia kũigana nyũmba-inĩ yakwa, nĩ kwaga wĩra. Kwaga wĩra nĩkuona niĩ nĩ ndaga mbeca, mbeca irĩa ndũmagĩra kana ingitũmĩra kũgũra irio irĩa cirĩagwo mũciĩ-inĩ wakwa. Rĩu rĩrĩa ndaga okorwo nĩ kĩbarũa bamĩrĩ yakwa nĩ ĩhũtaga ,tondũ rĩrĩa ingĩkĩaga ona ndathiĩ nduka-inĩ ngaga gũkomberwo, bamĩrĩ yakwa nĩ kuonania nĩ yahũta. Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ gĩtũmaga bamĩrĩ yakwa ĩhũte, kana nyũmba yakwa ĩhũte, kana nyũmba yakwa ĩhũte, nĩ riũa rĩnene kana waagi wa maĩ mĩgũnda-inĩ, ĩrĩa ĩtũmaga ona rĩrĩa ndahanda kĩndũ gĩtikũraga. Rĩrĩa ndahanda okorwo nĩ mbembe cikoma, nĩ ũndũ wa kwaga maĩ. Macio nĩmo maũndũ, na ningĩ kĩndũ gĩa gatatũ, nĩ ndũari, ta rĩngĩ rĩrĩa ndarũara ũkona ndirĩ na hinya wa kũrĩma kana gũthiĩ wĩra. Kĩndũ gĩa kana nĩ ũkora ũrĩa ũkoragwo itũra-inĩ rĩaku ũgakora kĩrĩa gĩothe wahanda kana gĩakũra nĩ kĩaiywo magetha mothe maka...